Ore siiyie enaa enidolta teene naa enkinyati ormaisuri nairagita tenkop netii osampulal. Etii osampulal ogira amej teine wueji netii sii orkunju oota irpapit oloshi lorpapit.

ore entoki naadolita egira aasa tenewui, naa ketii irkeek, ketii irkeek kumok oleng netii orkeju. negira enkare aruko alo toloshong'ishong'i

Ee kaata engeno naipirta ena kipirta. Amu ore entoki nadolita tenewueji naa sinkirr naa ore kulo sinkirr keyieu olopeny aashu oltungani duo oinyangua ashuu oshomo duo aitayu tiatua enkare, keyieu neyierr. Neeku kengas naa aitayu kuna tokitin; kengas adungidung pee etumoki aitadoiki atua eilata angas aitoi, ore eidipa aitoyio netumoki taa inakata aikaraanga pee enyai.

Oore ena toki naji ice cream meeta duo maana kila enkolong amuu ore entoki naisaidia duo naa ketii ake iltung'anak oonya enoshi kata etooshuo enkolong oleng. Ore ake peyie ewoshu enkolong oleng naikata eirowuaja oleng naa iidim ainosa peyie eikoji airopijie osesen penyo. Etii sii iltung'anak oonya enaake tentiaraki duo aake naa kenyor iltung'anak ina sukari eenye amuu keeta sukari oleng' kemelok

Ore maana naata ena amu adolita ajo emauai, kemirr ake iltung'anak, ketii iltung'anak oonyorr ake teneyakini kuna tokitin netii sii kulie oodumu nepik atua enkare pee meye ake ina maua. Neeku kepik ake pee eeku ketii ake metaa ketii ake ine wueji neeku kepik ake pee eitorioo adol ajo ketii ake atua enkare naa pee meinyala neeku ketii iltunganak oonyorr ake teneyakini anaake.

Na ke enkaiduata napaashari naa keidip sii atipika kuna tokitin kilaewiki aiteru ketii ltunganak oiko nji enoshi kata eetai birthday ketii ltunganak onyor ainosa etii ltunganak pookin ewueji nabo netii sii rkulie onyor atipik kila uwuei enye, tanaa biscuit ewuei enye.

Ore eninko pee iisum oltungani eninko pee eun kulo masurin naa ore pee irem peetur ewueji negira Aiko peetur oleng ewueji nejo peetur olmasuri, ore peeun nepik taaduo Kuna tona, nipik oboobo, ninntoipoo tenterit nibukoki enkare sapuk oleng amu keyieu olmasuri enkare sapuk oleng, naitosha, peetumoki atubulu esidai pee eibung' sii enkop.

Ore enaikunari ena siai tmurua ang naa ilo oltungani nintayu kulo matunda, nintuku, tenaa iloito duo amirr aya oskoni nilo aton tosokoni amirr teniata lainyangak nilo amirr amu keirri bei sidai amuu kemirri oshi egoli. Teniyieu sii ninya tiang indim sii aishoi nenyae tiang, nenya olmarei lino tiang.

Ore eninko pee isum oltung'ani peeyiolou ena siai naa ore embaye edukuya naa kifaa neyiolou ajo keyieu ormaisuri enkare sapuk oleng' naa in'dim sii atuuno tiatua ina kasuku naa in'dim sii atuuno teniata emukunda sapuk nilo aun te mukunda ino nibukoki enkare neeku igira ake aleenoo empaka kenya nebulu ormaisuri lino neisho amu keyieu naa enkare sapuk neeku peyie epik enkare sapuk oleng naitosha.

Ore entoki nadolita egira aasa tene naa, oltung'ani otuuno maua, kuna maua naaman eweji enye. Naaman tena hoteli sapuk kuna kotelini sapukin, nipiik imaua kuna naitamana, naaman ilchuman, naitashe aitibiraki. Ninche nanu adolita teneweji. Naa kisidan oshi oleng amuu keeti iltung'ana oonyor amu kipotu iltungana kumok. Keeti iltung'anu loidim atadua nedol ajo kisidai ineweji.

Kadol ltunganak enasiai temurua aang na kedumu ltunganak adotu ashu adumu emauai niyeu niun, nilotu apik enterit orkunia ashu orbaket ore peindip atipika enterit ino nimbooyo enkare paitumoki naabatipika inatoki ino etadoyie ina maua tontana, niun imaua inonok nabaa naa niyieu nincho ebulu neaku ingira ake abukoki enkare anaake ituuno tewueji nabo itusuari.

Ore embae etipat tenasiai ashu pees oltung'ni enasiai na, keaku itumito irkiek aare tolchani obo, itum irkiek aare tolchani obo, ina paa enetipat enasiai meya duo ewoi sapuk neaku idung Ake likae shani tekatikati nimbungue likae duo liyieu iyienebulu tinewueji.

Ore embae nadamu tanadol enasiai naa inakata kitii sukul easita ltunganak isumita enkisuma naji agriculture nakata apa itadolu eniko teneasi enasiai nadumuni nkarara apik enterit peipik entoki niyieu, nakebulu ake aitobiraki.

Ore embae naitiship enasiai naa ore piun kuna kwashen inonok nebulu aitobiraki nesapuku, naindim atimira nindim ateyiara naidolta ajeo meya e nafasi sapuktorbaket, nipik enterit ino nebulu asieki.

Ore engeno nishaa piata oltungani teniyeu nias enasia naa lasima pingasa ayiolou tanaiata enterit naiterikino peun ena mauai, niata sii enkare nikintosha, niyiolou duo tanaa iyata enkare naitoshatenewoi tenkang ino peingira aun.

Ore embae nagira adol easa tenewueji naa olchani otuunoki, nebulu eleshani nebulu pii, nebulu pii ambka nitoki aitau irmatunda lenyenak, nitau neisho ninye eleshani.

Oreentoki nagira aasa tenewueji naa ijo oltungani oiremishe, tenemee mukundani taa eun neun irnyanya lenyenak, ashu mpuka enyenak, ore peun nepik enkardasi abori neudu nkumot metaa kilepu ake lenye, nona tokitin enyenak pemesieki moyiaritin aibung ashu anya ainosa, neaku kebulu ake aitobiraki nemeyaa Sii ewoi sapuk neaku itumoki naa atalenoi amu keeta naa inakata naitosha neaku ilenoo aitobiraki amu midinga temukunda.

Ore ntokitin nadolta tene naa etii emauai naji rosemary na kitumiai pookin amu ketii ltunganak opik endaa keeta pookin esiai enye nadolta sii endania nayieri sininche apik atua endaa oree nemeyieri ,ketii are nemeyieri nemepiki atua endaa ,kak eeta pookin esiai enye.

Enetipat enabae tenurua aang amu ore pitumoki atipika nji metaa mibukoki enkare olchamba, maa olchani ibukoki enkare inangae natii kando naibor, ninye ibukoki enkare metaa enkitikiti ake najingita ilo Shani neaku meya enkare sapuk metaa enkiti najingita metaa enkiti anaake ,neaku ingira ake aponaaambaka nebulu olchani lini aitobiraki.

Ore enikunari enasiai tenkop aang naa kedotuni, intau enaterit nitau enaterit nijo ketii soitok nirek aitobiraki nitumoki atuuno ntokitin inonok ashu endaa ino temukunda.

Ore ntokitin nadolta tene naa etii empokai netii sii nakroti netii nkitunguni, nadolita sii rpaek netii orkunia otii inewueji netii endoolu, nona ntokitin nadolta tine .

Ore entoki nagira adol egira aasa naa oltung'ani apa otuuno irkeek ashu a maua tenkang' enye, nebulu mpaka nitau i maua naata rangi i lemenyaanyuk. Ninye adolta netii sii irkulie keek kumok adoru.

Enetipat enabae tenkop aang amu ore eidipa oltungani atuudu enkare naijo ena neaku enkolong naoshu enaare tosolai naindim airemisho oltungani niirem endaa tolchamba lino na intoki si aisho sida amu iyau ake nkishu inonok metooko enkare araposho mm enake embae nadolta naa enetipat ena bae pii tomiruai aang ashu tenkop aang amu kedu a,keaku meeta ltunganak emurua shida enkare teneaku keasita ltunganak pookin.

ore olmarenge latoning'o ipirrta ena baye naa, ore eniko oltung'ani peenya ena matunda naa intau kulo lowotok loijo, loijo kibelekenya ninche orangi kulo lemenyori. oijo ketaa sikitok oro peeku inche sikitok penyo nidotu nintau oltung'ani. nilo ake aituku ninyia amu kenyae meeta entoki nemenyae kenyae mpaka ilanterara lenyenak neeku ilo olmarenge lotoning'o loipirrta ena, ena baye ore kulo lonyori nincho neng'as aaku.

Ore entoki nadolita, ore enitobiri ele miraa naa idotutu ake mbenek enyenaknintau duo midotu olchani pooki idotu benek enyenak aitau ,ore piitau kuna benek enyenak nisalash orkunia tenkop nipukoki metoosho enkolong ore peosh enkolong aitobiraki nilo amir amu ketii ltunganak onya nilo na inakata amir.

Ore entoki naitiship enasiai naa ore tenebulu ibukoki ake enkare indip amu maasara atudungoki nkishu inonok meinasa amu keret tee keret iyata nkishu ekule, keret oleng peepona kule neaku inaembae naitiship enasiai.

Ore entoki nagira aasa tene naa adolta ajo etuuno olopeny irkiek omaua tonchot poookin aitaman enkang enye, napuo enkamg enye, ninye ebmbae nagira aasa tene.

Indim atejo kesapuk enasiai tenkop aang amu keunito ltunganak kumok imaua, imaua oshi taata amu kiko naa enkang ino metaa kesidai, ore ltunganak tidie na kedol ajo kesidai amu etuunoki aitaman maua, neaku keret oleng.

Ore paenetipat enabae ketii nkishu nemeyieu ,naape neaku milep oltungani amu ekirua neaku ore piata enatoki naji ormunada ilo aya nkishu inonok enkiteng ino nape nilep etii atua inewueji, nilep aitobiraki ambaka niindip oltungani amu mipangu nona kishu, nemoku ake neyiolou ajo inewueji oshi elepieki.

Ore enkolong nataasa enasiai na kataasa tiang, neaku irem ake oltungani ewoi nifaa niunie entoki niyieu niunie, tanaa olchani tanaa mpuka, keaku irem ake aitobiraki niun olchani lino ashu endaa ino nipik enkare neaku ingira ake aleeno anaake ingira abukoki enkarenaitirikino naa peepiki.

Ore entoki nadolita egira aasa tenewueji naa. oltungani otuuni maua neun mpuka, neun sii irpaek, etuuno endaabsapuk temukunda enye, ndakin napasha paasha amu adolta etii sipinach, netii sii rpaek netii kuna kulie naata ,neaku kadamu vile oshiake nikiunisho tiang temukunda.

Indim naji atejo, keetae ele shani otiunji amu kiata oshi sinche irmatunda otiu njineaku ore enoshi kata uoto, ilo ake oltungani nintau rkiku le shumata lotii shumata pemekiud nimper atuanintau si entoki nanyae tine.

Ore eninko peintobirr enasiai naa amu nchugu kuna, ipik eilata nipik shumbi, ore peipik eilata ino oshumbi nibukoki nchugu inonok, neaku ingura ake aikonji aikoroga, nikooroga ake ampaka nidol ajo eoto, ore peoku nidotu aiteru atimira ashu nchosho iropiju pinteruru anya.

Ore enkolong' nataasa ena siai naa tiaang' ake ataasa amuu ekiun iyiook impuka tiaang' neeku idumunye ake tedekenya nilo abukoki impuka inonok enkare pee ewoku naa aitobiraki nemetoyu nemewosh enkolong' enchoto nipik enkare enaake pee meibelekeny ake orangi.

Ore pe enetipat peias enabae naa mintoki oltung'ani ainyang'u mpuka tenkang' ino ,naisotieki orgali ashu naisotieki entoki pookin niyieu nisotie ,neaku ore piun mpuka nabanji indim ninye oltung'ani atimira temurua inyi amu keyiolo oshi ltung'anak ajo kemirr oshi ng'ania naje mpuka. Neaku indim atimira mpuka inonok nikiyaki ropiyani sidan temukunda ino neaku enetipat oleng' pias enabae.

Ore entoki nadolta egira aasa tenewueji naa oltung'ani oiremisho neot ntokitin enyenak ore pewot nebukoki enkae terit ,ashu olchala, nebukoki olchala lenye aitaman eton eitu eun entoki nagira aun neaku ina entoki nadolta egira aasa tene.

Ore eninko peisum oltung'ani peas ena bae naa ore ang'as lasima oltung'ani peiyolou ajo keya garama enasiai neaku lasima piata ropiyani naitosha petumoki oltung'ani aiteru enasiai amu lasima naa peinyang'u oltung'ani kunatokitin nayieuni, anaa enatipikaki narok nauduudo enewoi ake igira apik tolaini, nkitunguunu inonok ashu entoki pookin, neaku ore peisum oltung'ani keyiolo ajo keeta enkare naitosha neyieu sii nona tokitin peinyang'u.

Ore embae naitiship enasiai naa mintoki oltung'ani ainyang'u ndakini emokonda, ore naa nkwashen mintoki naa alo ainyang'u tosokoni, ore peoku ninonok nilo ake olchamba lino nidotu niyeriyere arashu indim aitoki atimira opooki toki niyieu niun temukunda neaku ore enoshi kata eoto meeta oltung'ani gharama.

Ore entoki nalotu ndamunot aang enidol enasiai na eyiarare, amu nona tokitin nona napiki endaa neaku eyiararebnalotu ndamunot amu idolta okotoyo lonkirik iyierita endaa pookin niyieu niyer tanaa nkirik nipik kuna tokitin, kepik oshi endaa emeloni ,keponari endaa emeloni.

Ore embae naitiship enasia naa ore ouja kishi opiki tanaa oltar le ngari tanaa orbaket na kesidai oleng amu keaku naa tewueji nabo ebulu idapashari aiput ewoi pookin tiatua enkang ino, neaku kitishipisho olemg amu kebule Ake pookin tewueji enye nebulu aitobiraki, neaku kisho enkang ino metaa kesida meetae oltungani lemenyor eninkuna .

Oreenikunari enasiai temurua aang naa ore toltunganak otaasa enasia lasima peingasa aaata ropiyiani naitosha ningasa ainyangu kulo paipi pookin pebulu endaa ino aitobiraki, ore enkaeneaku ore ltunganak otaasa enasia naa keret enkang enye, ore peindip atuturo enkare niaku iyata ake enkare naitosha naitodolini endaa eno tolchamba, neaku imdim atimira sii.

Kwasabau kanyor nanu enasiai amu toduo ilo baket nagira enasiankiki ashu enakerai apik inaare, naa keuduudo oshi neaku kegira aibukoi enkare neaku peitobiraki, neaku kajo nai kanyor enabae ashu enasiai naasitae, abukoki naa abukoki neuduu na neakuvkebukoki enkare naa aitobiraki metaa mear maua inonok ingira abukoki enkare.

Yiolo ore enasiai temurua aang naa irem olchamba lino enchoto pookin niyieu niun tanaaketa nabo tanaa kinotoashu imbotu oltarakita amu ninye orem aitobiraki, tenimiata topiyani naitosha nimpotu ltunganak oyiolo aterem amu ,ore indipa airemo olchamba lino niyiolou ajo kanyio iun, tanaa mpuka, tanaa irpae, tanaa mpoosho.

Orepaa enetipat enabae temurua aang naa kesidan irkiek teneaku iwuno oshi oltungani tenkop inyi na kesidan oleng amu keyau emcham, ore sii eneaku kewarie ashu dama neirobi kibooyo enkijape rkiek, ore entoki naikara torkiek naa keirowua naa.

Ore entoki nadamu tiatua enasiai naa ltunganak leapa, ore ltunganak oitoi nkirik metoosho enkolong netoi ninyanya niya atua aji mepuo angoi ninche nicho metoosho enkolong aitobitaki netoi nitoki enkolong aosh.

Ore entoki nadamu na kadamu enoshi kata tiang amu kiata naa nkinejik ore aitoki niyata ntare inonok neaku idamu enoshi kata itii aang, ee inaentoki nadamu tanadol enasiai.

Ore eninko pee isum oltung'ani peyiolou enasiai, na lasima peeta oltung'ani olchamba lenye tiang' lemetii irkeek. Metii inchanito ilo shamba. Tenaa ketii irkeek pokin nilo nidung'. Tenaa ketii inchanito ashu ilera nilo nidung' inaash. Tenaa keeka nabo duo iyieu nipudunye kulo kujit. Nidung' pookin. Metaa ore, nidotu mpaka tontona. Metaa ore ina meeta enkae toki orkujita ake. Ore pebulu ilo kujita lino, neeku ilo ake nilo adung'. Tenaa iltung'anak incho esiai, nincho metudung'o, neeni. Ore pien niayu orkompe lino nilotu apik. Amu ore enoshi kata tenkata olameyu, neeku intaki ake nkishu nonok minosa. Nimiraki si iltung'anak leitu apa ees nejia. Neeku keretisho oleng'.

Ore tene natadua, ore kunaale enkukuri naindip atushuma oleng neaku mpir ake nimbukoo aipir ore peimbor oleng ore petii duo enkare nintau inaare nimpir oleng ningua misotieki orgali ashu neok ltunganak, ketii ltunganak sii ook nejia.

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol ena esia, tanadol ena toli naa tiang kiun yiok eletoki oji orpaepae, neaku ore ake peoku nintau ele looo sikitoi nilo ake nintuku nidung oriong nintau landerera pookin ninteruru anya amu kesidai oleng toltunganineponaa oleng toltungani omuoi amu meeta sukari sapuk, neaku keretisho oleng na kesidai oleng, ormatundai sidai oleng toltungani.